Ore embae nailotu ndamunot ainei tanadol ena na nkirik na kuna, ore nkirik na kitamui oleng, eidim neaku nkirik kuna enkiteng amu kisapukin naa kunakirik anaa enalio tene, ashu na eaku nenkine kunda kulie kutitik amu kekeiti naoshi enkine na kaidim atejo kesidain nkirik oleng amu kitamui neshet osesen nisho oltungani biotisho, na ore si oltungani pelo amir kuna kirik na kelo atum iropiyiani kumok oleng neaku kajo na nanu embae sidai ena oleng.

Ore na enasiai na kaidim najo lashumba nkiremore orpaek na kisidain na irpaek amu kisho yiok endaa nishoo yioo iropiyiani amu ore ake puoku kulo paek nilo naidong aitaa enkurma metaa indim si atimira penincho iropiyiani neaku kesidai teniramat irpaek lenyenak.